Maendi en Safaricom Sacco seche ma itiyo gi Safaricom sacco, en gima inyalo kano epesani kendo sama ikano pesani ni niendi oyieni mondo inyalo kawo hola to Safaricom sacco inyalo kanie pesa kata dweche adek to ikesekano pesa mar dweche adek to oyieni mondo ikawo hola to gibogoni gi edek to oyieni mondo ikaw hola nikech gibogo hola gadek kuom pesa ma isebedo kinano. Kendo Safaricom sacco konyo nahinya nga'to anga'ta nyalo tiyo kode ibed nga'ma miyo ibed nga'ma dichuo nyalo tiyo kode. Oyieni mondo itikode machielo manyalo wacho kuom Safaricom sacco en niya nitiere hola ma opogore opogore nitiere hola moko ma seche moko inyalo miyi moro idwoko bang' higa achiel inyalo miyi moro ti idwoko bang’ mahigni abich kata inyalo miyi moro to dwoko bang' higni adek, kamano eka inyalo tiyo gi Safaricom sacco

Kinde mana achako tiji ne en ndalo macho, ndalogo nago hohand kar butho, kumaji nyalo biro to yueyo kata gi familia magigi, ndalogo ne ahinya ahinya koyo ne nyalo bedo magi'ch koro nechuna ni agolo ji oko ma anyisogi gibed oko ka giyueyo timokonegi ogenga ti ginyalo oyo mach to ndalogo kendo seche moko ne ok ne ochuno ni majno emanenyalo goloji oko kane ochopo sagotieno to kor lwasi ne nenore majaber koro sechego iyudo ka jinyalo bedo oko ka go mbaka ka matho gikegi moko ma tindo tindo kaginenogo kor lwase ndalogo to weche tek ahinya to mae ohala mana neno ka ber kuma antiere to gikone to aneno ka na thiya athiya bar nokaneno ka narem rem moro malich madanga awachi, koro amedo nyiso ji ni ohalani ok en ohala maber ngato angata madiher timo ohala mar kar butho kuma ji nyalo biro to yueyo ochako achaka gi kuma entiere onyalo chako gi matin ti oyawe mos mos koro mano gima ne otimore e kinde machon mane achako ohalano

Gimatimore kae en ni wanie gweng kanyaluo, kumaji ochokore kumoro achiel to nyisore, nenore ni inyisogi kaka dang gi ti gi ong'we wamo. Nitire nyadendi moro ma pod tin ma en en gi ojuzi mar ong'we yamo ongeyo aina ka aina mag ong'we yamo, koro kwangi'yo kae malongo to aneno kanitierie jodongo' moko, nitiere mine madong’o nitiere owete gi nyimine aneno nyaka nitiere nyathima pod tin, to kuma to gini kika anene to ochalo gima ipuonjogi tiyo gi ong'we yamo kata ochalo gima ipuonjogi timo gima gimoro ma inyalo time ongwe yamo kae. Koro kaendi to gin mana jok ma ochokore kumoro achiel mondo obed gi rieko omed rieko e tiyo gi gik ma opogore opogore. Koro mano e gima aneno kar kae

Gik mani kod nengo' kae gi gik mangeny ,mokuongo' achako gi otanda, atanda en gima lich ahinya samanga'to ojony ka oyudo otanda to onyalo ninde ka oyueye , marariyo gima ni kod nengo kae en onge'ti miumruok godo seche ma inindo e otandano to enego bed ni iumori gi onget mondo koyo kik chami, gimachielo man kod nengo en pi motho aneno kae nitiere pige ariyo ma ngato nyalo motho to gi kod nengo nikech riyo nyalo hewi seche ma isenindo isenindo koro en koda nengo' ahinya, gima en kod nengo' kar kaendi en taya ma ngato liel godo maseche ma pokonindo to okonego bed ni ene mutho oyawo taya to orieny godo, to gimachielo madanga'wachi maneno kae madangawachi man kod nengo' en kuma inyalo kane gikegi matindo tindo iyawe to ikete gikegi mondo gikegi kik lal mae gik maneno ka nikod nengo' kae

Jonyuol onengo oriwre kanyachiel samikonyo nyathi man gi kido marach. Nikech jonyuol gin jok mosedak aming'a mong'eyo ber mar bedo gi kido maber gi rach mar bedo gi kido marach. Koro sa ma nyathi nigi kido marach, onegobed ni jonyuol riwore kanyakla achiel to koro gikonye e yore ma kaka odongre ma ok obedo go kido marach. Machielo, gimonendo okony go nyathi ahinya ahinya en wuoyo gi nyatho. To kopo no jonyuol oriwore kanyachiel, to gibiro ki paro mopogore opogore kagimedo konyo nythini endi mondo kik obed gi kido marach. Gipuonje kido mabeyo. Ginyise yo ma dang' odag godo mok oluwo kido marach. Koro aneno ka jonyuol ber ka ikelo kanyachiel mondo gikony nyathi seche ma nyathi nyiso kido marach.

Kinde mokuongo'mane antimo tijni en kinde machon ahinya, to en tich maber nikech tijni endi iriwori gi nyithindo mitindo ikonyogi mondo kik gihinyre sama gibiro tugo. Kar tugo kaendi nyithindo nyalo yudo hinyruok ma opogore opogore , koro seche ma itiyo tijni nyaka ibed ni ingi'yogi achiel ma achiel kachiel ma ok igol wenge'gi irgi. Tugoniendi tijniendi yudore ahinya ahinya e taonde madongo' gongo' ma ema tijni yudore kendo guenge' matindo tindo to okoyudre ahinya koro seche ma tij tijni itimo nyaka ibed ni inga't moro ma onge'yo kaka nyalo tugo gi nyithindo kendo en nga't ma ongeyo kaka gigi irito , kaka inalo yaw kendo kaka inyalo lorgi koro tijni endi kanatime mokuongo en en tich mana hero ahinya to en manani sechemoko dwaroreni ngato dhi mbele okodong adonga e tich achiel ma kochako tiyo to odong adonga kanyo.

Ahero pur mar chae nikech pur mar chai en pur ma ma ok tek ahinya. Chae kosepidhe to onge pudhe kendo nyaka bang' higni mang'eny. Koro chae en gima inyalo timone en mana rite. Tokendo chae gima omiyo ahero en gi nengo mamalo. Kahawa be nigi nengo mamalo to en mana ni kaka wan jo Kenya kae chae nindi jii mang'eny madhe. Nikech yudore ni kahawa ok ji mang'eny nyalo nyiew. Koro iyudo ka Kenya wa kar kaendi chae endi ema jii ohero ahinya. Koro gima miyo omora nikech en gi pesa maber. Kisepidhe be itiyo tich rite. Oonge tich mang'eny ma obiroketi ni itimo. Koro egimomiyo an ahero pur mar chae.

Yo manyalo puonjo go ng'ato timo tijni en yo ma ng'ato ka ng'ato nyalo winjo kata onego owinji. To ber ka ng'ama puonjo tijni onego bed ni en gi winjo mayot kendo en gi winjo ma piyo piyo. Tijni endi yudore e mbalariany. Iyudo ka jomoko ne dhie e mbalariany mondo gisom tijni endi kaka itime. To ok da wach ni otek mondo apuonj ng'ato. Anyalo mana puonjo ng'ata. To seche ma apuonji onego ibed gi kalam, ibed gi kalatas, ibed gi calculator mondo koka anyisi kaka itiyo tijno. Mar ariyo, seche ma apuonji tiyo tijno onengo inge gimomiyo idwaro tiyo tijniendi. Ok puonji a puonja to ionge gi gimomiyo idwa mond ing'e tijniendi. Koro puonj to abiro puonjo, to nyaka ibedie gi gik ma awacho go mondo keka apuonji kaka inyalo tiyo tijni.

Gini iluongo ni passport. To gik ma asewinjo e gini en ni mondo idhi e piny moro nyaka ibed kode, ahinya ahinya e pinje maloka. Koro gini en gima, gima, en gima nyaka ibed godo kapok idhiye pinje ma loka. Kendo giniendi dwarore ni mondo ng'ato ka ng'ato ong'e kaka iyude. Seche moko yudo gini ok gima yot nikech nyaka iti gi omenda mondo e koka iyude. Samoro mond iyud giniendi jomoko chiwo nyaka asoya mondo omi giyude. To nikech Kenya wa kar kaendi weche mibadhi ng'eny, chuno wa ni seche ma wadware to ok wadhi Huduma Center wadhi wamanyo ng'at mong'eyo kaka inyalo yude to wachiwo gimoro matis e koka wayude. Giniendi en gir nengo ahinya nikech onyalo konyi e yore mopogore opogore. Seche ma iwuok ni idwa dhi loka to nyaka iyude chon ka pok ka pok saa mar wuok ochopo.

Gik ma kelo mor kaendi gin gik mange'ny kendo gin gik ma opogore opogore, mokuongo aneno omenda ka en pesa machalo ni mine okelo, okelone ngato e ode maendi iluongo' ni Merry go round ma mine timoga to gimaneno kar kaendi makelo mor en ni gibedo kanyakla achiel togimedore paro ma opogore opogore ginyalo bedo paro mar ohala kaka ne githi mbele e weche mag ding'ruok. Gimakelo mor kar kaendi aneno ka nitiere miyo moro mandiko, to chani ondiko joma osekelo omenda to omendago be aneno kagin omenda mangeny ma ji osekelo. Koro aneno ka ondiko to en gi mor e wange' manyiso niji okelo omenda maber. Koro magi gik mamora kaendi ka aneno ka ambe aneno ka kelona mor mondo, minegi be aneno ka kelonegi mor.

Kaka I anyalo puonjo ngato kaka onego otim tijni , mokuongo' onego ongeni ni mae iluongo ni SHA, SHA en gimakonyowa kar thieth seche ma ithi kar thieth to enego bed ni ichiwe to ithiethi nono. SHA ni endi en gima sirikal okelo manyien ma konyo ji e yore mag thieth. Koro seche ma nga'to tiyo gi SHA kadapuonjo nga'to ibiro nyiso ngano mondo odi star acheil ang'wen abiriyo harsh seche kisediyo to ibironyisi ni mondo iket number ni mar Id kiseketo nambani mar Id to kendo ibironyisi gik ma onego di mondo ithi mbele gi kaka dangi'ndikri SHA niendi. Ibiro yudo penjo ma opogore opogore kaka ni bi itiyo kumoro koso okoti kata nga'to ondiki gik ainago to ibiro yiero kaluwore gi kaka in, machielo inyalo nyisi mondo iwachane ka oponi in nga'ma osedonje kend kata nga'ma pok ondonje kend kata ngama ne owere gi jaode kata nga'ma jaode nosenindo koro magie weche matindo tindo manyaka ibed ka ingeyo seche ma idhi timri nade, mi idhindikori e SHA. Koro matis gi eki.

Gima timore kaendi mokwongo ma en aora. Aora ni endi oyarore kendo chalo ni en aora ma duong' ahinya. Aora ni endi chal ni okadho e yi yiende to kendo aora ni endi en aora ma ng'ato ok nyal kadhe gi tielo mak ok itiyo gi gik monego otigo migado go aora. Mar ariyo aora niendi nyalo tero dhano nikech en aora matut. Kineno rangi ma engodo ni endi nyoso ni en aora matut ma ng'ato ok nyal kadhoe akadha. Kendo nyathi bende ok nyal kadho to nono nono to nyathi nyalo hinyore. Aora niendi aneno ka en aora maler ma ji nyalo tiyogodo e tije mopogore opogore kaka tije ot. Inyalo ted kode, inyalo luok kode. Kendo inyalo tim kode gik mang'eny. Aora ni endi en aora ma ji ogeno ahinya, mmajodak ogeno ahinya. To en aora maji tioyogodo e puothe. Aora achiel ni endi kendo itiyogodo e udi gi kaka ne asewacho cha. Mano e ber aora to onego obed ni warite mondo obed maler mondo tigodo e yore maber ma kaka idwaro.

Gini eki ahere nikech omit kendo en gi sukari mamit. Olose e yo maber e e okang' mamalo. Giniendi gimomiyo ahere, ng'eny ne ikete kuma ng’ich koro seche ma iwinjo riyo to inyalo madhe mos. Kethruok ne ok yot, obudho ahinya ka pok okethore. Kendo gini gimomiyo ahere, inyalo chame inyalo madhe sa asaya. Inyalo madhe gokinyi kihero. Inyalo madhe godhiambo. Kendo gini endi inyalo madhe seche ma ichiemo chiemo maduong'. Kata ki dhi oko idhi loso gike gi moko oko. En gima yot madho kendo en gima beche ok ng'eny ahinya. Gini ahero ahinya nikech kaluore kata gi kaka oboye no. Color ne no be aneno ka seche moko miyo ng'ato bedo gi gi gi gi bedo gi mor ahinya kelo.

Gimatimore kae en ni mokuongo' kaendi en mbalariany miluongo ni Kabarak. Kabarak kaendi waneno ka nyithi mbalariany odonjo kendo gibiro mondo gikaw somo ma opogore opogore gibiro mondi gitiegre e weche ma opogore opogore koro mano e gima timore ka, aneno ka jopuonj nikaendi konyogi e yore ma dang' gidonjogodo e mbalariany kaendi, machielo man gimatimore ka en nitire jok ma be obiro mana penjo gik ma dang'gitim kaka dang' gitiegre e mbalariany kaendi. Koro mago e gik matimore kaendi seche gi endi en seche ma jo mbalariany kawo jotiegruok kaluwore ni odwani otiegre e yo mane mano e gimatimore ahinya ahinya kuma wantiere karkaendi. Ji nitiere mopogore opogore nitiere jopuonje, nitiere nyithi sikul, nitiere ji jok ma konyogi e weche ainagonde, mano e gimatimore kaendi

Kaendi iluongo ni China Square. China Square en chiro kata dang' waluonge ni duka maduong' ma ji bire kuonde koa kuonde mopogore opogore mondo gi bi gi ng'iepi. China Square kar kaendi nengo gik moko olwar. Inyalo dhi China Square tiyudo gik moko e nengo maber nyowuoyo. Koro gik mosetimore China Squar ka gin gik ma ng'eny. Gimiyo ji mor ahinya kaluwore kaka giduoko gik moko chien. Nikech sani uchumi obedo matek ma kaka noyawe machiegni ni ji nomor ahinya. E kusumo wa kae noyawe machiegni, manoyudo ka ji nosedhi mopong' kuonde giendi mane ging'iew gik mang'eny kar kae e nengo mayot. Koro gima osetimore China Square ka maduong' madong awachi en ni bech gik moko osedok chien. Kendo bech gomoro amora madiher e China Square ka ibiro yudo e nengo mayot. Mano e gima dhi mbele e China Square ka. Kendo mano e gima osetimore China Square kaendi.

Tijniendi en tich ma ji miele. Kendo en tich ma ji omor. To kaka itime e aluora wa en ni seche ma ji nigi mor kata gimoro timore maduong' monego bed ni ji more. To aluora wa ji nitiere moruako kondo gweno kendo ji nitiere moruako owalo. Ji nitiere ma go bull gi gik matimore mopogore opogore. Girwakore e yore mopogore opogore manyiso timbe, chike mag jo Luo. Koro ka aluora wa kaende kaka tijni itime en ni seche moko ka nyasi nitiere, to nitiere jok ma otiegore e yore mag miel kendo e yore mag wero wende mag dhowa giendi mag Joluo. Koro seche ma tijni timore toyudore ka ji mor te. Koro seche goendi magimielo owalo to gitimo timbe mopogore opogore. Mano egima kaka watime e aluora wa ka.

Ber mawuok kuom gini en niya, ni en mokuongo' kadang' achaki kaendi en kama inyumoe ombulu kendo ber ma wuok kar kaendi en ni nga'to kanga'to nigiratiro mar yiero nga't ma ohero mondo ochungne, kendo tijni ber ahinya nikech seche ma ngato obiro too oyiero nga'te kata ka weche othi marach en ama obiro chare kien , koro kuom adiera

Gima biro e pach ka aneno gini en weche siasa. Mane gima duong' mabiro e pacha. Mokuongo aneno jatelo ma iluongo ni Raila Amolo Odinga. En jatend siasa ma e Luo Nyanza koniendi. Koro gima biro e pacha ka aneno ginie. Anene ka chalo ni en ndalo ma siasa. Koro obaw gigi endi mondo ji ong'e ni en emonego bed ni inyumo ne ombulu. Kendo gima biro e pach ka aneno ginie en niande, nitiere jalno moro mochung e mbele kanyo moruako law maratong' to gi ogudu ma kwar machisore ni en ng'at ma oseng'eyo ni oburo goyo ombulu ne jakom miluongo ni Raila Amolo Odinga. Koro gima biro e pacha ahinya ahinya en weche siasa gi endi. Emabiro e pacha.

Gimabiro e pacha ka eneno tijni en ni kaendi iluongo ni Safaricom. Kar jo Safaricom ni endi en kuma ikonyeji e weche ma opogore opogore , mokuongo' inyalo konyi mondo inyiew line ikete simbi mbodo iwuo godo kata inyalo konyi koponono ni linedi olal mar ong'we yamo to inyalo konyi mondo gimiyi machielo. Gimabiro e pacha kendo ka aneno gini en ni kaendi iuse nyaka simbe mopogore opogore kendo inyalo timo gik mange'ny kaendi. Kendo machielo gimabiro pacha ka aneno tijni en niya jogi gin jok ma konyo ji e weche ma opogore opogore gikonyo ji mondo gimbe gi giyud kika gigo ohala malongo' mae e gimabiro e pacha ka aneno gini

Tijni ahero tijni ahero ahinya nikech en tich mar puonjo nyithindo kendo bedo gi nyithindo machiegni tijni ahero nich en tich manyalo miyo nga'to gweth nge'ni ka ihero nyathi be kika iyudo gweth. e picha kaendi aneno kaendi nyithindo otingo' buge to chalo kagima gisomo koro mano e gima omiyo be ahero tijni ahinya nikech nyithindo riwore kanyakla achiel to gisomo kanyakla achiel ginyiso hera mohewo gimoro amora koro egima omiyo ahero tijni endi to

Yo ma nyalo puonjogo nga'to kaka onego tim tijni en ni ya, tijniendi mokuongo nyaka ibed gi komputa nyaka ebed gi kalam gi buk kendo nyaka ibedni ehero tijniendi, koro yo ma nyalo puonjogo nga'to kaka tijigni itime en ni kisebedo gi gigiende to imanyo nyithi skul madiher nge somo komputa mano egima itimo, mara adek tijiniendi ka idwatime to nyaka ibedni in gi intanet mabokonyi seche ma itimo tijniendi nyithindogo biro tiyogodonono seche magini yorgi mag somo, machielo tinjni seche ma indwa time nyaka imed ni igoye e nengo maromo nade koro kiseketo gimoro amora miseketo miseluongo nyithindo to be inyisogi ni pesa en kamakama seche mibiro ineno ka nyalore to ibiro chulo pesa ma kama kama

Gimabiro e pacha ka aneno ginie en pesa, mae iluongo ni MPESA , MPESA ni endi en ohala mar pesa ma inyalo tiyo kode ma kiketo pesani e ongwe yamo mari kata seche ma idwaro golo pesa e gweyano to gimabiro e pacha ahinya ahinya en ni seche maneno ginie en yot mar wilo pesa inyalo orone ngato pesa kumoro amora ma enitire ma nga't machielono yudi, kendo gimachielo kaneno giniendi to aparo mana safaricom sacco, Safaricom sacco ba en kuma inyalo kane pesa to kendo ka isebedo kata mana dweche adek to inyalo miyi hola, inyalo goni holano di adek kata liwore ni isekano isebedo e Safaricom sacco maromo nade, koro mano e gima aneno aparo ka aneno ginie

Ber ma ayudo ka atiyo tigni en ni seche ma itiyo tijni to ayudo pesa tijni en uso mtumba, lewni meke mtumba, to kendo ber ma anyalo anyayudo kae madung en ni kauso mtumba gi to inalo yudo pesa mange'ny, pesa kiseyudo to inyatimo gimoro amora ma idwaro kika inyalo nyiewo chiemo inyalo nyiewo lepi imbe kata inyalo timogo tije ma opogore opogore koro tijni endi en tich maber ahinya kangato timo to kendo en tich manigi nengo ahinya seche ma ngato timo tijni eki to oyudo ber aina ma wawacho gonde tiende ni oyawore en ngama embe kata ka ngato okwaye pesa to onyalo konyogo nikech oyudo kika embe onyalo konyorego kien, koro magie ber ma anyalo yudo seche ma atimo tijni endi